Ikete kama oyangore, kama oko odire odire. Kendo kama ok ofundore, mondo omi yamo yamo odonjie kinde ekinde kinde kaeto ok obi kethore. kendo kidwaro ni mondo kik okethre piyo, wiye cha ok ng’adi ok ng'ad mawuog te, kowuok te to obo kethore chakre gi e iye. to kok ong'ad wiye cha gi malo wiye man gi malo kaka ipone kakipone ga cha, wiye no okng'ad te. King'ado te, to obochako kethore kendo iweye kuma yamo kadhe kuma en kuma okodire odire.

An ahero binda, waluonge ni binda nikech omit ahinya kendo inyalo weyo ni en bo nikech oyware. Ing'ade ing'ade ing'ade, igolo wiyecha kaeto ing'ade ing'ade matindo ma raond raond ka oseng'ade to ichuake matin mana ka alot apoth, to ichiele. Omit kendo oyware mana kaka alot apoth.